Ĩno nĩ nduka nene ya mũcaina ĩrĩa ĩtagwo China Square na nĩ ĩkoragwo na honge nyingĩ mũno gũkũ Kenya. Nĩ kũrĩ na rũhonge Mombatha, Gĩthumo, njĩra-inĩ ya Thĩka, Lang'ata ona Karen. Nduka ĩno mũno mũno yendagĩa indo cia thitima, indo cia nyumba no ũna indo ĩngĩ ĩtiganĩte. Indo iria ciendagio gũkũ China Square nĩ ĩkoragwo na raithĩ ũngĩringithania na nduka iria ĩngĩ ũngĩthiĩ kũgũra.

ĩno nĩ macini ya kuoya rũrĩ rwa irore rwa ciara, nĩ itũmĩkaga kambuni-inĩ cia wĩra kuonania mathaa marĩa mũndũ angĩrire wĩra na marĩa a kuma wĩra, na kana mũndũ nĩegũthiĩte wĩra kana ndanathiĩ wĩra. Macini ĩno no yonekanaga ihingo-inĩ cia cukuru nĩguo ĩhote gũteithia arutani kũingĩra cukuru, mekĩra kĩrore kĩao macini-inĩ ĩyo ngĩti ĩkahingũka o na nĩtũmĩkaga kuonania arutwo arĩa megũthiĩte kĩrathi na arĩa mategũthiĩte kirathi.

Nĩ nyendete kũnyua soda o yothe ya Fanta, ĩkorwo nĩ Fanta passion, Fanta Orange, kana Fanta black current. Ndĩciendete nĩ ũndũ nĩ ĩcamaga ta ĩtunda o rĩrĩa rĩtanĩtio na Fanta ĩyo. Tarĩu ta Fanta passion ĩcamaga ta passion, na nĩ nyendete mũcamo ũcio. Na ona nĩ ndĩciendete nĩ ũndũ nĩ ĩnyotoraga rĩrĩa ndĩraigua ndĩ mũng'aru mũno.

Thimũ nĩ ĩndeithĩtie maũndũ-inĩ maingĩ mũno. Wa mbere nĩ ĩndeithĩtie rĩrĩa ndĩrenda kwaria na mũndũ ũtarĩ hakuhĩ naniĩ, no kũmũhũrĩra ndĩmũhũragĩra ngaria nake, o na nĩ ĩndeithĩtie rĩrĩa ndĩrenda kwandĩkwo wĩra no gũthiĩ thiaga ngetha bomu cia kũihũria na ngaihũria kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ kũihũrio na ngacitũma gũtũmĩra imĩrũ kũrĩ kambuni ĩyo kogwo ngaihũria wĩra itarĩ na bata wa gũtinda ngĩkinya obici-inĩ cia kambuni ĩyo. O na thimũ nĩ ĩndeithĩtie rĩrĩa ndĩrenda gũtũma mbia kuma mũndũ ũmwe nginya mũndũ ũngĩ, no gũcitũma ũtarĩ na maũndũ maingĩ.

Rĩrĩa ndona M-PESA kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ mbeca. No nĩguo ũkorwo na M-PESA, no nginya ukorwo na simcard ya Safaricom. Simcard ĩyo nĩ gũteithagia gũtũma mbia kuma mũndũ ũmwe wĩ na simcard ya Safaricom nginya kũrĩ mũndũ ũngĩ wĩ na simcard ya Safaricom kũhĩtũkĩra M-PESA. M-PESA o nayo no ĩgũteithie gũ save mbia ciaku kũhĩtũkĩra mshwari, rĩrĩa ũtarenda gũtũmĩra mbia ciaku no ũcitũme mshwari-inĩ yaku na cigũikara hau nginya rĩrĩa ũgacibatara. M-PESA o nayo nĩĩgũteithagia rĩríĩ ũrenda kũrĩha kũrĩ biacara cia mũndũ kũhĩtũkĩra till number yao kana paybill yao.

Huduma center nĩ ya bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Nĩ ĩteithagia andũ na maũtungata matiganĩte, ta rĩrĩa mũndũ atete gĩbandĩ gĩake, nĩ athiaga Huduma center na akandĩka kuoya kĩngĩ. Na ona rĩrĩa mũndũ arenda kũoya passport, nĩ athiaga Huduma center, na oho, ataithĩkagĩra okũu. Ona rĩrĩa ũtete marũa maku ma gũciarwo, no ũthiĩ woe mangĩ kũhĩtũkĩra Huduma center. Huduma center nĩ ĩtaithagia na maũtungata maingĩ mũno ma thirikari.

Nĩ kũrĩ bata wa gũtwarithia mĩithikiri kũrĩ andũ arĩa mendete gũtwarithia mĩithikiri. Wa mbere nĩ ũteithagia kũhoreria meciria. Rĩrĩa watwarithia mĩithikiri nĩ ũtigaga gwĩciria mũno na meciria maka horera. Oho gũtwarithia mũithikiri nĩ ĩteithagia kũmenyana na andũ, andũ arĩa wathiĩ gũtwarithia mĩithikiri nao, ũtaramenyaga, ũkamenyana nao na magagũbundithia maũndũ mangĩ ũtaroĩ. Na mĩithikiri nĩ ĩteithagia mũndũ na ũgima wake wa mwĩrĩ, mũno mũno ngoro yaku nĩ ũndũ nĩ ũkoragwo ũkĩruta wĩra mũingĩ na mwĩrĩ waku.

Ĩno nĩ nduka ya kwendia ndawa, ĩrĩa ĩteithagia aruaru arĩa marenda kũgũra ndawa, to ngĩnya wone ndawa ciothe thibitarĩ-inĩ, na nĩ kũrĩ ndawa iria aruaru mandikagĩrwo mathiĩ magure nduka-inĩ cia ndawa. Nduka ta ici, nĩcio cimendagĩria ndawa icio, oho arũaru arĩa matathiĩte thibitarĩ no moke nduka-inĩ ici cĩa ndawa, merĩ endia ũrĩa maraigwa na endia no mamere, no mamere nĩkĩ kĩramathĩnia mwĩrĩ-inĩ wao, na mamahe ndawa iria ingĩmateithia mangĩgathiĩ thibitarĩ-inĩ.

Ũyũ nĩ mũcemanio gatagatĩ ka andũ aya atatũ, airĩtu erĩ, na mũthuri ũyũ ũmwe. Na mũthuri na mũirĩtu nĩmarageithania, kuonania atĩ nĩmaiguanĩte kũrĩ mũcemanioinĩ ũyũ. No ũkorwo wĩ mũcemanio wa mbiacara ũrĩa maiguanĩte ũrĩa marenda gũthiĩ na mbere na mbiacara ciao, kana no akorwo nĩ, mũndũ ũrĩa ũrokĩte gwetha wĩra nanĩarĩkiĩa kũheo wĩra ũrĩa akwendaga kũheo.